Chu toku eng' pikchaini komi kitunguik chemugulen toku kole yuto ko siro ole kioldoe kitunguik choto mi chito neoldoi akomi kastomayat nemi koolishei bo kamanut keyoei mung'aret nebo kitunguik amun ngialde inyoru chepkondok

Chutoku eng' pikchaini komi kitunguik chemugulen toku kole yuto ko siro ole kioldoe kitunguik chuto mi chito neoldoi akomi kastomayat nemi koolishei bo kamanut keyoei mung'aret nebo kitunguik amun ngialde inyoru chepkondok

Eng yu komi biik che bore bandek amun tagu chemasogorek che mi taban ago mito cheboret ne bore bandek. Choto kora komi biik chegonopchin bandek kobwa cheboret arit.

Eng yu komito moingonik ab segemik, chekikisaginin. Ibaru kole ribei chichi segemik sikobit konyor segemiat. Bo komanut keribei segemik amun ndachop kumyat iyat moinget nitok ialde inyorchigei rabia.

Engyu komito chepkeseit nemi mbaret. Kora komi neborei nganuk eng yotok. Uu gele mbareni kokikimin nganuk ngweny komi tandaruait ne kendeni nganuk chotok chekakemin. Bo komonut kekolei nganuk sikobit ialde inyorchikei chepkkndok.

Eng pikchaini komi kimyet. Yo imache ikwany kimyet itau indeni bek maa, akikany kokut. Korok inde beek chekaking'a, ak ibarbar korok itau ikwany iboishe maganket eng dakikaishek artam akoi konom.

Eng pichait ni komi ng'endek che kikimin eng imbaret. Ng'endek chukok ko toku kole kokotoi kotopton. Bo komonut keminei ng'endek asikobit inyorjikei tukche keam akomuch ialde kora ak inyorchikei chepkondok.

Eng' imbarani ko kikimiin ingwek chekile isagek isagek ko ngwekab kipkaa chomei biik mising' ngwekab kipkaa bo kamanut kemin ngwek ab kipkaa cheu isakek ak isochik sikobit ialde inyorchigei chepkondok

Eng' mbarani kokikimiin ngwek chekile isagek, isagek ko ngwekab kipkaa chomei biik mising' ngwekab kipkaa bo kamanut keminei ngwekab kipkaa cheu isakek ak isochik sikobit ialde akinyorchigei rapia

Eng' yu komi ngokaik chemi kwomishei toku kole ngokaik chu ko cheloku mayainik bo kamanut keribei ngokaik amun konu mayaik bendo ako ngialde inyorchigei chepkondok

Yo kawe inyegechegena, komuch ajaribunan korotwek cheu amoeba, cheu kora ukimwi. Imuch achegen pressure nebo bortanyun anda ko koiroitab seriat amun koroitab seriat ko maraisi kobarugei haraka. Tun koborugei ko kogoit stagit neya, imuch ko kagoit stagitab somok anda angwan. Ara kaigai iship inai siship inyage.

Awendi nyekechekeno eng sipitali konyil somok eng kenyit. Ndeka kochekeno kanyoindet akolechon kararan ak arib borto anyun kou tukche amache.

Ni ko kolsetab ingwek eng greenhouse. Yemachei kokol chito tukuk koalei tekelgelit akochop kotap tegelkelit. Neityo kokol inendet tukuk cheu ingwek, ak nyanyik eng orit.

Pichaini kobaru amitwagik che terter. Agere pitsa, entro crips, agere kora donats, mitei bajia, ako mito kora sandwitch.

Yu ko duketab unga chebo raha. Mi kwony ne kanam unga ak konde mornet neo parak kobaru kole koraron unga nitok ab raha.

At amache achut benki ako kikiker, abirchini customer care nebo benkit nitok simet ak amwachi kit nekatetai komuch kotoreto koyatwa .